Kilule mbaret, akikany korur, ing'ot akitcha igerer lainisiek cheamatin, akinde mitainik chenyolunotin nenyolu akitcha inde mbolea chekororon, miising' kochebo kiagik akitcha ibit akikeny koruryo, ialde akinyorchigei kelchin